Enkitobirare e mukunda, kitobiri emukunda eton itu eunishoi peyie itayuni enyaru nitayuni sii intokitin sapukin enaa isoitok arashu inkeek oidim aibooi intona pee mebulu aasioki. Kitobiri sii emukunda pee ebulu embegu teneuni tenebo aitobiraki, aisidai sii tenitobiri emukunda pee ejing'aa enkare tenesha olari peetum embegu aatubulu. Keturisho oshi inkera esukuul aa inkera naasita esiai enturore arashu agriculture enaa subject kila olari pee eyilou eniko tenitobiri emukunda.

Enturore , enetipat enturore amu ore pee eunisho iltung`anak nekesisho naa ketum en`daa nanya. enetipat sii amu keidim iltung`anak aatimirr in`daikin oo mukuntani enye netum iropiyiani naasie nkulie tokitin enaa elaata e school fees too ntoiwuo o sii nelak irropiyini enkaji. Enetipat sii enturore amu keret olosho too m`baa e uchumi.

Mme sidai aisinanisho amu ore iltung`anak kumok aisinak nemeidim aanotito en`daa enjee enaake. Meidim sii ilaisinak aatamany nkajijik sidain nemeidim sii aanotito nkilani sidain naidim aishopo. Mme sidai sii aisinanisho amu ore nkera kumok oo laisinak nemeidim ashomoito sukuul nisum te sidai. Ore ilaiinak kumok naa kemeni to losho nedoli enaa mme iltung`anak le tipat tiatua olosho.

Iropiyani esile kishori il`tung'ana ooturisho iropiyiani esile, pee inyang'unye imasaa naapaashipaasha naaitumia tenturore enaa iljempei, iltingai ooitumia aatur imukuntani enye, ninyang'u mbegu tenebo embolea naaitumia terishata eunore. Kitukuj sii kuna ampunini irparakuo pee megilaa ake tauja hoo neesa toki toomukuntani enye. Eya nelo nemekesisho olaturoni tenkaraki imbaa kumok enaa tenelotu olari sapuk ninyal imasaa tolchamba lenye, arashu tenenya irkuru arashu teneibung' emoyian intokitin toolchambai lenye nemepuo ninche aakesisho.

Ore pee emir olaturoni imasaa enyena, naa kiidim ainotito iropiyani naaitumia ainyang' intokitin naapaashipaasha tenkishui enye. Enetipat sii ena baye amuu, kitumiai olkuluok loloisiki aitobira iilat naapaashipaasha tolosho. Keitumiai sii oloisiki enaa endaa tolosho le Kenya o sii toonkuapi eboo. Kitumiai sii irubat napaashipaasha oloisiki aitobiro sii intokitin etipat enkusore enaa in`gooti

Enkoitoi e tipat natumie irparakuo iropiyiani Ore pee emir irparakuo isuam enye, neidim aanonito impisai naaitumia toontokitin kumok temaisha enye. Ene tipat sii ena bae amuu keyieng'i kuna suom neinosi inkiri enaa endaa. Kitumiai sii inkulak omodiok oosuom, enaa mbolea toompareti. Aisidai ena polea oosuom amuu keret imukuntani pee itayu endaa arashu pee eponari endaa temukunta. Neaku sii endaa etipat amuu keeta rotuba sidai

Enkoitoi natumieki endaa Ore pee ekesishoi, netum irparakuo endaa sidai naing'uaa imukuntani enye. Enkoitoi sii sidai natumie irparakuo irpoyiani, amuu ore pee ekesishoi, nemir imasaa oomukuntani enye, netum iropiyiani naaitumia aainyang'u intokitin kumok temaisha enye. Keret sii esiai enturore olosho too`mbaa euchumi. Enetipat sii esiai enturore temurua, amuu keyau osotua o naiboisho tiatu olosho. Ore pee epuo ilaturok aashu il`parakuo osokoni, nemir intokitin enye, netumo il`tung'anak, netoni tenebo tenchipai o te seriani.

keimaa ilparakuo ingolikinot kumok tenkaraki bei ekule neton etii abori temurua ang'.keimaa sii irparakuo ing'olikinot tenkaraki. ilbaribarani torok, lemeimayu tenkata enchan. kitorogonyi sii irparakuo, amu eeya nemir kule nemelaakini ninche.

enturore, keturisho ,neunisho irparakuo pee etum edaa nainos tenebo ilmareita lenye. ene tipat sii ena bae amu keibooyo esiai arashu ibaa esumash tolosho. kilepunye sii ena bae ibaa euchumitia tua olosho. enetipat sii ena bae amu ore pee ekesisho ilparakuo nemir idaiki oomukuntani enye neidim aanotioto impisai nainyiang'unye intokitin kumok, arashu impisai naaret ninche te maisha.

Enkoitoi sidai natumie irparakuo impisai. Ore pee emir irparakuo isuom enye, neidim aanotito iropiyiani naaitumia toonkoitoi naapaashipaasha temasiha. Enkoitoi sii sidai natumie irparakuo endaa, amu ore pee eyieng'i kuna suom, ninosi inkiri. Keitumiai sii oloiterio loosuom enaa embolea toomukuntani. Kitobir enkolukuoni oloiterio loosuom, neitobir sii endaa nakesuni toomukuntani.

Eropare we nkului Kelimu iltung'anak imbaa nemesipa eipirta oltung'ani arashu irpirta olosho pee itarruoyo iltung'anak too nkoitoi esipata. Meesidai ena bae amu, kelelek eyau enchankarr arashu olarrabal tiatua iltung'anak